Mae en yath makonyo japur e yorno ero mar tieko buya madihiny cham madongo e puodhono endo, kendo japur ma otiyo gi yadhni endi en cham mage timo maber kendo odumago dongo piyopiyo ka onge buya maditem thiro ngimagi kata matin.

Kinde mara mokwongo mar golo oduma e puodho ka oseromo ne en tich ahinya, ne en tich mane okdwar tugo kata matin nikech ne en puodho mane duong' kendo nasolo ji mondo obi okonya timo tijni endi nikech ne en yich madwaro ji mang'eny manywako lwedo mondo tijni odhi piyopiyo kendo gimanotimore ne en ni nayudo cham mang'eny ahinya nikech kaluwore gi gigoeko manatiyogo kaka mbolea, natiyo kod yedhego eko manenyalo tieko kute omioyo cham nochiek ahinya kendo ne gin cham mabeyo ahinya. Omiyo koro natemo matek mondo omi agolgi e puodhono kapok gikmoko machalo kaka bie ochamogi kata okethogi.

Tijni mondo mi itime nyak time e alwora maber mondo mi jamni mapod tindo nyithind dhok mapod tindogo kik bed kod lwasi ma orochore ahinya kendo gin gigoeko ma oluoro kuonde ma olil, omiyo nyaka bedni ilosonegi kama gininde maler kendo kama ginindeno nyaka yweye mondo ogol chieth kata owuoyo madibed ni gigolo kuondego eko. Kasto mar ariyo, kama ipidhe jamni mapod tindogi, nyaka ne ni oketgi kama ginyalo kwayo kata ginyalo wuothe bang' kinde magisechiemo kendo en gimaber ahinya mondo omi giwuothi kagikawo yamo maber ahinya.

Gik makelo mor e tiponi endi gin mokwongo en alwora ka wang'iyo alworani waneno gode ma ywayo wang' kendo en chiemb wang' ma wang' bedo ka neno kendo ka in e godego imor nikech ineno gikmoko matimore e yo makare. Kendo gimoro kendo makelo mor ne jaloendo manyalo yudore e alworani en lum mang'ich ma dhogi chamo kendo en lum ma odongo kendo en lum ma ralum ahinya gi kaluwore kod ng'ich mare. Machielo bende manyalo kelo kor en kaka dhogieki odak kendo gin dhok maleyo kendo ginyalo ywayo wang' kendo ng'ama nenogi omor ahinya nikech gin gik mabeyo ne wang' kendo wang' mor kanenogi.

Gigoeko makelo mor e alworani gin gikma opogore opogore mokwongo en kaka ji timo tijegi e yo mamor ahinya kendo ji wuotho ka ging'iyo jogoeko matimo ohala gin jokma johera ahinya kendo girwako kastembegi mondo oyud kaka ginyalo nyieo. Mar ariyo kendo gimakelo mor en kaka nyamburkogi ochung' kendo ging'eny ahinya mondo mi oywa kata olomb wang' jowuoth mondo oti kodgi kaginyalo dhi kuonde kuonde mopogore mag wuoth maggi.

Tich mar pidho cham mar oganda en tich ma ahero ahinya kendo en tich maonge gi gik madwarore ma japur owinjo bedgo. Mokwongo tijni oganda en alot kendo japur nyalo tiyo gi iteno kaka chiemo. Mar ariyo kuom tijni momiyo ahere en ni ogandano endo be kosegolo kodhino inyalo kaw kodhino mikete otwo kasto japur nyalo use kata onyalo chame kaka chiemo ma ochamo gi chapat. Mar adek tijni oken tich madwaro ngufu kata muya mang'eny ahinya nikech okodwar gikmoko kaka gikma japur dwaro koloso puothe mar cham mopogore kod oganda.

Mae en kar timo ohala kendo en taon ma osedongore ahinya kaluwore gi gigoeko matimore karkae. Bende ka wang'iyo tiponi waneno gigoeko maywayo wang' ji kendo nyisogi kuondegoeko maginyalo kawoe loan kata pesa manyalo konyogi e timo tijegi mopogore opogore. Bende gikma biro e paro ka aneno tiponi bende en jokma odich ahinya kendo taonni osegerore kaluwore kod gigoeko matimore e iye kaachiel kod ohala kod gikmamoko kendo jowuoth bende oketnegi geche manyalo konyogi e dhi e yoregi mag tich mopogore opogore.

Gini nikod nengo ahinya ne japur nikech okonyo japur e timo tijene e yo ma araka ahinya kendo otimogi piyo piyo, bende waneno ka japur tiyo kod gigoeko ma iluongo ni mbolea mondo okonye mondo puodho onyag nyak ma opogore gi kaka osebedo ka otimo, omiyo japur nigi dwaro maduong' ahinya omiyo otiyo gi masinde ma nyasani mondo okonye kaka onyalo timo tijene e yo mapiyopiyo mondo oyud nyak mang'eny ahinya.

Gige tich madwarore mondo japur onyal chako pith mar yien gin gigoeko machalo kaka rapur, beti mondo omi okonye olosgodo kama odwakete yiendenego mondo obed maler. Gimoro kendo madwarore en alwora maler ma japur nyalo keto e gigenego kaka dwarore. machielo bende japur dwaro pi nikech yien matindo dwaro pi mang'eny ahinya mondo okonye oyud kaka onyalo dongo ma ochop e kiwango ma inyalo gole mondo otere e puodho kata opidhe kamopogore gi kama ne ilosoe.

Tich mar pidho alot nikod nengo e alwora nimar alotgi eki inyalo tikodgi kaka chiemo mag jamni machalo kaka apuoyo kod diel. Diel mani alwora nyalo tiyo gi gigi mondo mi oyud kaka odak e ngima makare. Bende japur nyalo tiyo kod alotgi eki kaka chiemo kata onyalo tiyo kodgi kaka gigoeko ma otero e chiro mondo ousgi kasto oyud ohala maber e wi pes a manochakogodo tijni. Tijni nikod nengo e alwora nikech kama itime tijni en kama ler ahinya kendo gigoeko madimi dhano tuo oknyal yudore e alworani gigoeko machalo kute manyalo kelo tuoche machalo kaka kipindupindu kod tuoche moko.